Ici nĩ ciana iria ironeka nĩ ciana cia tũhĩĩ. Ciana ici nĩ ironeka ibangithĩtio raini nĩ getha ituĩke cia kũheo gĩa kũnyua. Ciana ici nĩ irokena ciĩhinyĩrĩrĩku na gũkonanio ingĩ nĩ irathona, na ingĩ itituĩkĩte cia gũthiĩ thukuru. Ciana ici kaingĩ ikoragwo nyũmba kana mũciĩ wa ciana, kũguo nĩ maroneka nĩ marerwo methambe nĩ getha matigatũĩke a kũrũara, mbere ya kũrĩa kana kũnyua kĩrĩa megũtuĩka a kũheo gĩa kũnyua.